Ũtei wa gĩko ũtarĩ na kĩharĩro nĩ ũndakaragia na njĩra nene, nĩ amu, mũno makĩria rĩrĩa gĩko kĩna maratathi ma naironi na marĩa matabuthaga gĩakorwo gĩgĩthiĩ thĩiniĩ wa mũgũnda, nĩ gĩkoragwo gĩgĩthũkia tĩĩri. Na gĩathiĩ thĩiniĩ wa njũĩ igakorwo igĩthũkia maaĩ o ũndũ ũmwe na gwĩkĩra hatĩka-inĩ indo irĩa cikoragwo igaĩikara thĩiniĩ wa maaĩ. Oho, rĩrĩa gĩko kĩrĩa gĩbuthaga kĩaganĩrĩrwo hamwe, nĩ gĩcũngagĩrĩria harĩ gũthũkia rĩera, na marĩa matũrigicĩirie. Kuona gĩko gĩkĩ mũno makĩria kĩa indo cia mũgũnda, nĩ gĩkoragwo gĩkĩambia gũbutha. Na nĩ ũndũ wa kũigwo thĩiniĩ wa kĩhũba kĩmwe, nĩ gĩkoragwo gĩgĩbutha gĩtarĩ na gas ya oxygen, ũndũ ũrĩa ũtũmaga gĩko gĩkĩ gĩkoragwo gĩkĩruta gas ya methane, na ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩthũkia marĩa matũrigicĩirie.

Kwĩna maũndũ matiganĩte, marĩa bengi ĩkorwo ĩkĩrora ũhoro wa mo rĩrĩa ĩrakorwo ĩkĩrora wagĩrĩru wa mũndũ gũkorwo akĩheo ngombo kana mũhothi kuuma bengi na. Wa mbere, nĩ ũhoti waku wa kũrĩha ngombo ĩrĩa wakorwo ũkĩheeo, kana ngombo ĩrĩa ũrakorwo ũkĩhoya. Na mekaga ũũ, na njĩra ya kũrora maũndũ matiganĩte. Wa mbere, arĩ biacara ĩrĩa ũkoragwo ũkĩruta, na mbeca irĩa ĩkoragwo ĩkĩingĩria. Makiri makĩringithania na mbeca kana ngombo ĩrĩa ũrakorwo ũkĩhoya. Wa keerĩ, okorwo wĩ mũndũ mwandĩke, nĩ makoragwo makĩrora kana kambuni ĩrĩa ĩkũandĩkĩte nĩ nĩ ĩĩrũgamĩtie, na oho makarora mbeca irĩa ũkoragwo ũkĩrĩhwo na ũrĩhĩtwo gwa kahinda kaigana, nĩguo mone kana mangĩkũhe ngombo kana mũhothi, nĩ ũkahota gũkorwo ũkĩrĩha ũrĩa kwagĩrĩire. Oho, nĩ makoragwo makĩrora nĩ kĩ mangĩkorwo makĩoya kana ũkĩmane, gĩa gũtigĩrĩra atĩ no nginya ũkamarĩha ngombo kana mũhothi wao.

Mahũthĩro kana kũhũthĩra mũtambo wa M-Pesa harĩ gũtũma na kwamũkĩra mbeca nĩ wokire gũteithia andũ o ũndũ ũmwe na bũrũri na njĩra nene, na ũkĩhũthia biacara nyingĩ. Wa mbere, nahau gatene, angĩkorwo wĩ thĩiniĩ wa taũni na nĩ wabataraga gũkorwo ũkĩrutithia wĩra thĩiniĩ wa mũciĩ waku ũrĩa wĩ gĩcagi, kana ũkĩenda kũrĩhĩra mwana mbeca cia thukuru, no nginya ũngĩakorirwo ũgĩtuma thabarĩ nginya thukuru, kana nginyagia gwaku mũciĩ, nĩguo ũhote gũkorwo ũgĩka maũndũ maya. No rĩu, okorwo nĩ thukuru no ũrĩhĩre ĩmwe kwa ĩmwe kuuma nyũmba yaku, ũkĩhetũkĩra thimũ nginya akaunti-inĩ ya bengi ya thukuru. Angĩkorwo nĩ wĩra ũrarutithia mũciĩ, no gũtũmĩra mũndũ ũrĩa ũrakũrutĩra wĩra mbeca na thimũ. O ho, M-Pesa nĩ yahũthirie biacara. Nĩ kuona angĩkorwo nĩ kĩndũ ũragũra, to nginya ũkorwo na mbeca baribari. No ũkorwo ũgĩtũma kũhĩtũkĩra thimũ, na ũkorwo ũkĩgũra kĩrĩa ũkwendaga.

Ũyũ nĩ mũrũrũngani, ũteng'eretio akĩhũragwo nĩ maabitha a borithi. Na ũndũ ũyũ nĩ ũndakaragia na ũkarakaria andũ aingĩ mũno, rĩrĩa borithi makorwo makĩhũthĩra hinya mũingĩ kũhĩtũka rĩrĩa marahũrana na arũrũngani. Na oho, ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũkĩuma kanya Akenya makorwo makĩumĩra thĩiniĩ wa barabara, na gũkorwo magĩtetia maũndũ marĩa marona matirathiĩ wega thĩiniĩ wa bũrũri ona kana thĩiniĩ wa kũndũ kũrĩa makoragwo makĩruta wĩra. Na rĩrĩa borithi makorwo makĩmahũra, na ndotono kana kũmaikĩria rĩera rĩa gũita maithori, ũndũ ũcio nĩ ũkoragwo ũkĩhotomia kĩhooto, kĩrĩa makoretwo mahetwo nĩ watho wa bũrũri wa Kenya, wa gũkorwo andũ makĩrũrũngana na njĩra ya thayũ, na gũtwara mateta mao kũrĩa magĩrĩire.

Hĩndĩ ya ndemi na mathathi, rĩrĩa andũ matoĩ ũrigitani wa kĩrĩu, no gwakoragwo na andũ, makoragwo na ũũgĩ wa kũrigita andũ thĩiniĩ wa ndũrĩrĩ itiganĩte. Njĩra ĩmwe yahũthagĩrwo hĩndĩ ya ũndũire ya kũrigita andũ, nĩ njĩra ya mũndũ gũkorwo akĩmoywo mwĩrĩ, rĩrĩa nyama ciake inyitanĩte. Kana rĩrĩa araigua thakame ndĩrathiũrũrũka mwĩrĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ũndũ ũrĩa wacũngagĩrĩria mũndũ kũigua ta arathecathecwo mwĩrĩ, kana kũganda. Andũ nĩ makoragwo makĩmoywo mwĩrĩ na maguta ma mbarĩki, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ thakame nĩ yakorwo ĩgĩthiũrũrũka mwĩrĩ wega. Na oho, mũndũ ũcio nĩ atiga kũigua anogereire, ũndũ ũrĩa ũhanĩkaga nginyagia rĩu. Oho, andũ a tene nĩ makoragwo makĩhiũhia maaĩ na kũmekĩra handũ hanini, na mũndũ kwĩrwo aikie ũthiũ wake hau, nĩguo akorwo akĩhuhia mĩhũmũ ĩyo mĩhiũ, nĩguo kũhingũra njĩra ya kũhuhia thĩiniĩ wa mwĩrĩ.

Aya nĩ andũ kana gĩkundi kĩa andũ, kĩrakorwo gĩgĩthiĩ na matũũra-inĩ kĩrĩa kĩũkaine ta na kĩmonimoni ta woko. Magĩthomithia arũme, a ndũrĩrĩ irĩa itakoragwo ikĩrua, bata wa gũkorwo mũndũ akĩrua. Na ĩno nĩ kambĩini yambĩrĩirwo mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na ikũmi, ĩta njĩra ya kũhũrana na mĩrimũ ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩgwatanio kĩmwĩrĩ. Na mũno makĩria, mũrimũ wa mũkingo kana HIV, ũrĩa gũtuĩkĩte, nĩ ũkoragwo ũgĩtambio na kũgwatanio na njĩra hũthũ, na ya raithi, nĩ arũme arĩa matakoragwo makĩrua. Na nĩkĩo kambĩini ĩno yambĩrĩirie, nĩguo gũkorwo arũme arĩa maumĩte ndũrĩrĩ irĩa itakoragwo ikĩrua, makorwo makĩyumĩria na kwĩyendera mũndũ gũkorwo akĩrua.

Media Council of Kenya, nĩ kanjũ yakorirwo ĩgĩthondekwo kũhĩtũkĩra gĩcunjĩ kĩa watho, harĩ mwaka wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na ithatũ, na muoroto wa gũtigĩrĩra atĩ, kwĩna wĩyathi wa andĩki a mohoro o ũndũ ũmwe na nyũmba cia mohoro. Na oho gũtigĩrĩra, nyũmba cia mohoro nĩ ciakorwo ikĩmemerekia na njĩra ĩna wĩyathi o ũndũ ũmwe na wĩigĩrĩrĩki. Oho, kĩama gĩkĩ nĩ gĩkoragwo gĩkĩhe marũa andũ arĩa othe mararuta wĩra thĩiniĩ wa ũmemerekia, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ makinyanĩirie ikĩro irĩa ciagĩrĩire. Oho, nĩ gĩtũmaga andũ arĩa marĩ thĩiniĩ wa ũmemerekia, matigĩrĩre atĩ ndeto irĩa marakorwo makĩhe mũingĩ, nĩ ndeto ikinyanĩirie ikĩro, na itingĩrehe mbara, kana rũmena thĩiniĩ wa bũrũri, na oho gũtigĩrĩra, atĩ nĩ makorwo makĩgitĩrwo rĩrĩa mararuta wĩra wao.

Maya nĩ marũa marĩa makoragwo makĩheanwo nĩ rũhonge rwa ũngania wa magooti gũkũ bũrũri-inĩ nĩruo Kenya Revenue Authority. Rwa kuonania atĩ mũndũ kĩũmbe nĩ akoretwo akĩrĩha igooti rĩrĩa abatie nĩ gũkorwo akĩrĩha rĩa bũrũri. Na marũa maya makoragwo magĩethwo nĩ mũndũ, angĩkorwo nĩ arakorwo agĩetha kandarathi kana tender ya gũkorwo akĩruta wĩra na thirikari kana honge ingĩ cia kĩmabũrũri, nĩguo kuonania we nĩ arutaga wĩra ũrĩa wagĩrĩire wa kũrĩha igooti rĩa bũrũri.